Ma en picha. E pichani aneno jok ma miyo, kod jok ma chwo ma oriedo. To bende e pichani aneno ranyisi machalo mar sime. To jogi ka angiyogi kitemo yango hola ma ikawo e sim ma luongore ni SC Juza. Koro ma en achiel kuom hola go, ma konyo oganda madwaro dongruok, e yore mopogore opogore.